Ũyũ nĩ mũihũro wa maĩ, ũkaga rĩrĩa kwaura mbura neene, kũndũ gũtarĩ naa, gũtarĩ na mĩtaro ya maĩ, kana gũtarĩ kũinamu. Ũguo nĩguo gũkaga kwaura mbura nene maĩ maga gwagũthiĩ makaraha, magakĩria gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire.